Kit ne okere kotesetai en yuu okere chepyoset nekailach ingoroik chetuen nii ako okere ole korokono korkoreni tukuk anan ko omitwkik chemiten en chebungut en koitamam toku kole iyoise iyoe omitwokik kii sikobit tii kwam lakwenyin neokere en taban yuno konyone. Noniton nii koboru kole yoche kiyoe omitwokik chekiome sikopit kisto tukuk cheibu mionwokik cheterter inonoton nii koboru kole sikwomiss lakwet tii ak konyor kobur komie ama koimutik alak tukul, inoniton koboru kole chebiosaniton koribe lakwenyin kot misssing kot ko chopchin omitwokik chik. Okere koraa ole choben omitwokik bii nekotochobe koo , okere ole imuch komotinye koot chepiosaniton.

Okere kororitos bik chemii yuu ngamun kamil kwondo nekoribis nekalach ingoriet nebo chemungarainik ko koribis sikobit tii yekibendii kebire pichaa kotok komie ak inee, ko imuch kokangalal ofisayat ab police nemii yuton kowaa kit nemile bik akobo chebiosan niton. Okere koraa ole kokikochi chepyosok chutok chuchang rabishek chemuch kokikonde lekut sikobit tii sikotoreten gee en atgai tukul ak kotoreten boishenywan nii ak chemunga mungarenywan nii ketoreten chebiosok kii ak bik chemomuche gee, inoniton kobore kole bo komonut legut sikobit ketoreten bik ak chepyosok kii ak lokok ak missing bik cheseretosNoniton koboru kole nonitin ko agenge en pandap tai nebo emoniton nebo emenyon bo kenya

kit ne obwoten ndoker boishoni obwote ole yoche ketesen tai sikishet kesich lokok sikobit ketestai kerib korib emenyon ak koron yekokilil anan yemokemii ngwony ko icheket chenyokonomum konyo kotesentai ele kikiit ak echek sobet nenoniton koboruu pandap tai nekitesetai keyoe emet. Kit ne okere koraa okere ole mii komonut anan kikinde kele yoche kesiki lokok sipitali sikobit konyor kerib komie ak konyorchigee tukuk chemokoti chepyosok yon kisikisiek kobit kobos meosiek chekitam kochang en keny nekin kesich lakwet kosirto lakwet kotiyen gee koimutik chekabit ye kan kobore sikishet kamet ab lakwet anan chepyoset. Age koyoche koraa keker kele konyorchi gee chepyoset akinee anan kamet ab lakwet kerib komie ye after yekosiikis kerib ak kechikil komie sikobit kosob akinee sobet akobit komobet sobenyin kosiche lakwet.

Kerenyun neokere okobo koroi okere kadit neboru kole iboo emet ainon, ak okere kora muswoknotet nebo barak nekikoboishen sikobit keboishen kadiniton keker kelee ing'o ibunu anoo akoo iboo kenyishek ataa, inoniton ii ko chekikechop kong'eten king'o kakobwa chumbek emoniton ak inyokoborwech kenai kelee mii biik ataa emet ak komii komongunet itinye katiniton sikobit kenai kelee ataa biik chemii emet kenai kelee komokying'ee konyoik ataa ak kora kobit kenai kelee imokyinikee nee ak ko iboo kenyishek ataa ak ko nee neyoche kitakeyai sikobiit keyai komnyeit sobeng'ung chito nebo kilak, kikeboishen muswoknotoniton bo kasari sikobit Kenai kelee itinye tukuk chetiana ak ko ne nemokyinikee ngot iseretii konyokotoretin serikali.

Kit nobwote ndoker boishoni obwote ole yoche konyor akichek konetik kikochi rabishek cheyome gee ak boishet neyoe, okere Koraa ole noniton nii ko konetik chekokonereki serikali akobo ngamu mokoshin AK ngalel AK chepkondok chekikoen icheket. Okere ole toku konereki boishet nywan nii kotiyen gee mokikoi chepkondok cheyome, ake obwote ole ko seretos lokok chemii sukul ngamu momii mwalimuek anan momii konetik chenetishe en sukulishek kwa ko seretos inguni amonyoru chito nenete koyoche kongalal serikali ak mwalimuek kii sikobit tii kelibonji koun olenyolundoo.

Okot nda ngandan maroti kiit ne mile biik en yu ko agere chepyosok somok che roritos, kororichin chepkeleliot anan ko chepkamatut agenge ne kalach nariet noton nebo barak mising eng kipsomaninik ne kakuwang somanenyi, togu ,iboru kele rorichin aku boiboi kotienge ak somanet ne kikosoman ak kaimutik che kikonyor kotko nguno ko kakowong somanenyin, ko kakelokchi nariet nebo barak mising eng kipsomaninik. Nguno ko kakuek agenge eng kipsomaninik che somanatin eng emonito. ake agere ale chepyosochuton ko kalach munaok tugul ako boiboi, boiboi ngamun kakosir agenge eng icheken kotko kakelokchi kutwet nebo barak kabisa agenge eng icheken. iboru kole kiit ne mile biik ko imuch kobwote, imuch ko chepyosat ni ko agenge eng konetikyo kobwote tukuk che much ko bun eng kasaranda tugul kotko kakowong somanet.

kit ne okere korong en yuu kere chepkelelyot nekailach gee kobit kitun neiboruu kole wendi kopokeyochi kotunishet en kanisaa, kailach ingoriet nelel ak koman mauwan en neunyin, okere koraa chepyoset ake nenomchi marindet sikobit komotiny ngweny, ko kit nemile bik en yuu ko mwaet nekikomwaa bik kole mie keyai kotunishet en kanisa ikegerjin ak elekikituni bik ak koyaai igoratok boishek ichegen, ko kiit nemile biik agee koboruu muswoknotet ak karishek chekikochop kiplelachek sikopit konyumyum pandap oret en bik ak kobos ngetet nekingetos biik kopendii kongeten oldaa agenge akoi oldo agee ko inoni koraa koboru kole mii tesetai ak kerib lokok chebwone siyekokilil anan yemokemii ngwony konyokotesentai lokokyok ele kikiit ak echek.

kiit ne obwote inoker boishoni obwote ole chito nebo yutok ko kipsomaniat nesomoni en sukul lii anan kochito aketukul chito nechome ikosoman kitabushek ak konai tukuk chetesetai en ngwony ak konai kole yoche keyai nee sikotestai emet iboru koraa kole noniton kochito nechome pandap tai , ndoker koraa bukuit netilik kobwotwon anai ole chijitok ko chitok nekikoywei cheptolel ak kosibi ngotutik ab cheptolel kou ole kikisir en ngalek chemii bukuit netill, kiit neobwoti koraa inoker boishonii obwotii ole chichiton ko chito netilil kotiyengee ak ingeker ole kapanganda kitabushek ak tilil koi ako korai ko chijitok koboishen muswoknotet ingeker kiit nelel nemii en meset koboru kole boishen muswoknotet sikopit konem kartasishek chekakesiren ngalek chekoron ,agee obwote ole chito nekichope ngecheret ak meset kokichop boishet nekaran ak konem tukuk chekoron.

Chito ne onoe en yuu ko ko angenge ko kondondet ne senetor noton nebo Bomet ako miten eut ab taa namba somok kongeten eut ab taa nginomunen chebyoset nekalach ngoroik che nyolilen. Kondoindo niton kobo komonut ngamun inendet nebo kobolee en serikalitab barak sikopit kotyach rabinik kobwaa serikalitab kweny sikopit ketesentai rabini chuton keyoen boishet ne sikosich komonut sipitalishek ak sukulishek che miten en serikalit niton nebo kweny. Agee komonutiet nebo kondoindo niton kobo kosipii olee kokiboisoito chepkondokok chebo serikalit ab kweny sikopit komo kichorso, sikopit keboishen rabinik en ilekoyoche en ilekonyolu ngot ko koyoche keboishen rabinik en kyalen kerichek chebo sipitali keboishen rabini choton kouu ele yoce kouu

Kit nenyone metinyun intoker kii kobwotwon teset ab tai ne kikotestai emet en ngalekab muswognotet bat kin kobakach chumindet ana bat kin konyo chumidet ana kiplelachek kobwaa emoninyon ak koibwech ngalekab bandap tai ak ngalekab muswongnotet. Ibwotwon ele kii ketestai en ngalekab muswongnotet kot ko kii kechob muswongnotet neimuch koyongto chito chekondok en olda aenge akoi koret agee nemii oleloo okot en saishek tuteno. Niton kokikoyay ot ngalalet ot ab biik imuch ibirchi chito ot ak simoit, ibirchi chito nemii oleloo ak ongalal tuan en sait noton komonyor kaimetab gee agetugul inoniton kobor kelee kiketestai, ibwotwon kolee kiketestai ako kitesetai kinemu tugug che koron che toretii emet ako che toretii biik asikopit koyochi konyumnyum sobet ab bik en atgai tugul

Biik cheonoe en yuu koron okere chepyosok somok chekalach kobirirekitun ngoroik chuton kalach ko ngoroik chebo kapkirwok netaa ongen newoo netononjin kapkirwok kapkirwok noton bo barak eng emoniton bo Kenya netaa ko Martha Koome noton ko newoo chepyoset newoo netononjin kapkirwok eng emoniton bo Kenya nebo oeng ongen chepyoset nemii eutab katam noton konenomu nerubu newoo eng nenomu kapkirwok nebo barak eng Kenya niton kebore Philomena Mwilu ako inendet koyoe toreti kee ak Martha Koome koyoe boisiet nebo imanit ako nemii eutab taa konenomu agenge en siriikab kapkirwok noton bo barak eng emoniton bo Kenya kibore Anne Amadi ako inendet kikwai boisiet ki agenge eng chekisomonu ngalek kindoo William Ruto

kiit netesatai eng yuu koron kokiit nemii yuu kokoborunet neboru kole en koriik chuton miyuu kokoriik elemiten lengut nenomu serkali eng kibagenge ak biik choton ko chemungaraek lengut niton ko elekikonoren rapinik ako eleliponen serkali kiboitinik kwak kobun lengutniton kiboitinik chechang konyorunen rapinik kobun serkali lengutniton, lenguniton kora ko benkit neimuch kekonoren rapisiek sikobit iboisyen en betusiek alak ako sikobit komakichor ngekonor en yuton koburtos komyee komakichorenin ih ako menyoruu koimuut aketugul ile tot kechor rapiniik anan kotot kobiit terchinet ab kee neite keibenin rapinikuk

kiit nenyone metinyun ndoker kii ko kit neboru kole yuton ko Eldoret eleyoton ko emet ako elechang biik choton biik chechang chemii yuton kobiik ab kolenjin biikyok ako chekorubu ko miten kokoek cheyoe checheoto kochemungarainik cheoldoisye akwoe kasit eng yuton inoniton koboru kole kikotestai taonit niton bo Eldoret nebo biikyok bo kalenjin chechoton ko chechang ko nandiek ak kipsigisiek ak keiyek ak ak merkwetek kora miten kora kipsigisiek akichek chekikoba olindo kobokosoman ak chechang kobendii kobokochengkyin kee kerichek en sipitalit newoo nemiten nganasaniton kiit nenyone metinyun kora ko ibwotwon kole nganasaniton ko eleyobu kondoindet newoo nebo emet noto ko William Ruto

Bik che onoe en yuu ko oeng, netai ko onoe kondoindet neo nebo emet tab kenya nekikotoretemet tab kenya kobit kenyor imanda ak pandap tai ko netai ko boiyot nemiten eut ab katam nekorori o kalach iroisit, boiyo ndoniton kekuren Raila Odinga ako inende kokikoborji gee kondochi emo niton bo kenya kopaten tom konyorji gee, akot ingandan tom konyorjigee kondoji emonii kokikotesta kotoret emet kot ko iguni ko kikotestai emet ak kemuch kengalal kou ole imogtoi komokipirin anan komakitwai bik chemii sirkali, nebo oeng ko chepyoset nekailach shatit nenyalil inoniton ko kondoidet neo nebo sirkalit nekiten nebo Oma bei inendet ko kokowal oma bei ak kotoret sikopit konyorji gee bik kerichek ak pandap tai kou bik alak en emet komukul.

Bik cheonoe en yuu ko bik oeng, netai kojito nemiten eut ab tai nekailach kitap katit nebirir niton kekuren professor kituri kindiki inendet kokipsomaniaet nekikosoman missing ako inendet ko neo netononji emet ab kenya nerubeiwot ab kondoindet neo wiliam Ruto inendet kotoreti gee ak kotondidet nebo emet koyoe ak kosuldoen boishet ab emet yon momiten neo nebo emet, ake kochito nemii eut ab katam nekailach munaok niton keporee, Aden ndwale ako inendet kokondoindet neo netononjin ngalek ab tililindo ak miendap borto ako kokowal ako toret biik sikopit konyor biik kerechek ak konyoset komalipan rabishek che chang ako komaalda imbaronik sikopit konyaen gee.